Ukũria wa gĩtũngũrũ nĩ mwega nĩ tondũ nĩ ũteithagĩrĩria mũndũ kũnyihia mbajeti ya riiko rĩrĩa ũraruga. Nĩ gĩteithagĩrĩria riiko mũno ona wĩna ageni. Wĩna iruga nĩ ũgũkĩhũthĩra gĩtũngũrũ kĩingĩ ũrĩa ũngenda nĩ tondũ nĩwe ũrahanda na ũrĩmĩte.

Ĩno nĩ wabici ya kanjũ ya Maralal, kuga atĩ andũ a kũu no mateithĩke na maũndũ maingĩ wabici-inĩ icio me kũu kwao, o ta kũrĩa kũngĩ tũteithĩkaga twĩna wabici cia kanjũ. Ũteithio ta wa maaĩ, wa ũtei wa gĩko barabara, ũtheria na maũndũ mangĩ ta mau.

Rĩrĩa andũ acio maratũma mbeca na gũkũ mũciĩ nĩguo matinagĩrio igoti, rĩrĩa maratũmĩra mbeca icio kana indo, kana mĩrigo ĩrĩa matũma, nĩho matinagĩrio igoti rĩao. Hau nĩho manyitĩkagĩra nĩ thirikari.

Mūngīaga kūiguithanīria thimū-inī nīūndū wa gūcokanīria no ūmwīte mwaranīrie, ūgerie kūmwerethera ūrīa kūrathiī nī ūndū wa marīhi mau na angīkorwo hena mahītia no ūthondeke, na angīgīkorwo ndakuiganīra no ūmūtūme bengi athiī orie ūhoro ucio na ateithīkīre kūu.

Nĩ kuoya ikinya rĩa gũthiĩ kũrora mita ĩyo o nginya gwake, njoe maũndũ marĩa andĩkĩte hau, njoke njoe namba ya thimũ ongorwo ĩ ho, tũkinyanĩre nake kũrĩa arĩ nĩgetha thiĩ ndĩmũteithie na ũhoro ũcio wa kũrora mita yake.

Nĩ gũthiĩ rũrenda-inĩ rwao rwa intaneti, ũgakĩiyũria maũndũ marĩa marendeka nĩgetha ũtuĩke mburũka. Hau nĩ harĩ handũ ha kũrio wĩ ũ, nĩkĩĩ ũrenda, ũkiuge ũrenda gũtuĩka mburũka yao, hau nĩ megũgĩkũhe maũndũ marĩa ũrabatara kũihũria. Thutha wa ũguo nĩ mũgũcoka rĩu mũmenye ikinya rĩu rĩngĩ.

Nĩ gwĩta aciari mũcamanio tondũ ciana no iremwo nĩ gũtwara riboti mũciĩ, manyitĩrĩre ciana o na akorwo o matigũthiĩ gũthaka, makanyitĩrĩra ciana uhoro-inĩ wa mathako nĩ getha rĩtuĩke itemi rĩao kũnyitĩrĩra ciana handũ-inĩ ha mĩthako ya thukuru.

Ũkũamba ũhingũre Central Deposit System ĩrĩa ĩnyitĩrĩirwo nĩ thirikari nĩ getha woneke kana no ũthiĩ na mbere na wĩihũrie maũndũ mothe na nĩũkwendwo kabica ga kĩrengo, PIN ya KRA na kĩbandĩ na ũkũgerera Commercial Bank, yuge nĩwagĩrĩire kũhingũra. Yakũhe rũtha rĩu no ũthiĩ na mbere na kũhingũra akaunti ĩyo ya CBK.

Andũ a bamĩrĩ kana arata, rĩrĩa mũndũ aumagara agathiĩ handũ haraihu, aya mwatigwo nĩ mũiguaga mũkĩaga mũndũ ũcio na rĩrĩa mũkonana nĩ mũgakenanĩrĩra mũno mũno, na hihi o na mũruge irio mũrĩanĩre nĩ gĩkeno, nĩ kũaga mũndũ ũcio gwa kahinda kau nĩkĩo gũthiaga ũguo.

Nĩ kwamba kũruta ria mũgũnda na kũrĩma wega gũcokanĩrĩria tĩĩri ũcio wega ũgacoka ũgakĩmuonia ũrĩa kũhandagwo na mĩtaratara nginya gũita thumu, nĩgetha tĩĩri ũgĩe na hinya wa kũhota kũnyitĩrĩra mũmera ũcio wahanda, na ũgakĩmuonia mũmera ũrĩa mwega angĩhanda nĩgetha ũkamũhe magetha mega.

Nĩ gwethana na thimũ kana gũĩtana mũcemanio rĩngĩ hwainĩ kana maima nja arĩa maumaga nja, hĩndĩ ĩyo no mahote kũaranĩria na kũnyitĩra andũ aingĩ mũno, na mũrata kũĩra mũrata na kũĩra mũrata ũcio ũngĩ atĩ kwĩna mũgomo rũcio makanyitanĩra. Ũndũ ũcio no ũtũme ũhoro ũcio ũhanĩke naihenya na nĩ andũ aingĩ.